amituagig choton che kikuren muturaa ah konootin missing en taonisiek cheechen. Ako olekichobto amituakik chu kesegeni panyekab eh kisegeni panyekab teta anan panyekab artet anan panyekab anan panyekab ingokiet anan panyekab ookot saruriteb teta ana ititab teta akesegen komengekitun ih akenaam abutaniet nebo teta nekokeny ake torchi choton chekakisegen aketerekchi ma barakiat akebel korur komie, muturaa koamituagik cheanyin ako kot missing konaaitiin en lakokab sukul anan ko choton ko chemiten university amuun iniam kebitonye akoanyin kora tese kora kimnatet en borto ako tese yetunotet amuun tinye ahh tuguk choton che kororon chetoreti borto.

Mung'aretab smokie ko mung'aret nekararan kot missing amuun mung'aret nemuche konaam chi agetugul anan momache rabisiek chechang sikinaam mung'aran nito . Mung'arani ko mung'aret nenome barakiat kabisa kararan ako ndoiname chito kosiche robinik Chechang missing anan siche faida neoo missing amuun momiten ne wendii komaalda smokie akot aenge Ako smokie kiame bik amuun ah kiame bik amuun Yoon siorotos bik ko choto chesiche kwa uraisi ako kinyoru en uitugul yekakibe ako smokie komomache tuguk chechang moche kityo kit nekichoben smokie akomoche kora kinetembesanoti choton so ikere Ile mung'aret nemomoche tuguk chechang kinam ako moe kityo saisiek tuten imuche Inaam olon kakomach koek chioni kole.

Yan chang' karishek oret i, ang'ete, aname karinyun akandr tapan, andae ole u kamwani ak anam pikipikit ak alechi nepo pikipikit komutan akoi ole ayaen kasit. Mi any nguno either awa ak keldo anan anam pikipiki ak alenchi komutan kopun kwenushek ap karishek yan chang' karishek asikopit keistaen ge chong'indo ap karishek ako kora ko kor kakaeista chang'indo ap karishek ko kora kor kokona ait kasit eng' sait ne noton anan ait kasit eng' sait ne yache aiten eng' kasit ak ipayai kasitnyu kou kiit neu. Amu en iman ko anan ko chang' karishek subuhi che kachilgei eng' oret ak lang'at yan ki mang'u So amuchi apakan karinyu en kamwan yan awendi ak kor lang'at inyanam karinyun aweku ko.

Eeh, kiraboisien siyenyun ayoten boisiet. Ago en iman ko boisie. Ago kit nebo maana kapisa, aa amun ripe saisiek. Sait ne koteboisien iyoen tuguk che chang kou icheng kartasit asikopit inam kalamit asigopit isir kotore saisiek che chang. Mau yon ibosien eut, iwe kityo ak iboisien siyet akkobois ak koyatak ee ku rapinik kuk ko yon imoche inemu en benki anan kou yon imoche inyoru konoret nekikekonor elebo inyendet en benki ana ko konorwet neki kekonor agot en olekikonoren chepkondok. Ko kora keboisien keyoten agot mulangosiekab korik che eechen amun ui sigobut chorik kioton mau yon kiyoten ee kipulit anan mau yon kiyoten chapii.

Yon kawa parakyat maat eng' kot anan eng' gaa komi ortinwek che chang' missing' che kimuchi kepaishen kenyor anan keyaat kepose maat. Agenge, kimuchi keyat mlangoit asikopit kokachi koristo kochut ko. Nepo aeng' , kimuchi keyat tirishaishoshek asikopit kopaishe koristo kochut ko ako kora kiprachi ole koi koteche koriik koker kong'asis asikopit amun yapu yotok koristo ne kaitit. Ko ngonyikoyap yotok koristo ne kaitit i, konyone kochute ko direct kopose maat nemiten ko. Ako kora kimuche kora kireek swetait yan kakoet maat. Yan kakoet maat imuchi ireku swetatit asikopos maat eng' porto ak kotesak tuguuk che chang' kora ko u ipwat komye akp kora isich kora kamung'et ne kararan ne mamitei maat.

Kit ne kianetkei kobun boisiet ab mornet ko agenge en tuguchoto ko tuguk cheu: kirahisishan ng'alek ab kenyor toretet en serkalit, kou nguni komalazima iwe it ole mi KRA, ala agoi ele miten M-Shwari anan iwe agoi ele mien chito neimoche icheng kochobun kartasit ab sigisiet. KObaten imuce inyoru tuguchon tugul en mornosiek ab mornosiek chemiten nguni chebo serkalit. Ago kou noton kobose kora chilet ab ge ago bose kora ng'alek chechang cheu, bose rabishek che koteboishen ibun iwendi kong'eten ireyu agoi mornet nemiten taonit ab Nairobi komou rabishek che kotebune kong'eten gaa agoi mornet nemi komosta nebo Bomet.

Kading'ung nebo NHIF ko nyoe chito kora nerue en sipitali imuche ana konya chito notinye miondo ne kagositen anan ne kagooso kot kele kakiker en sipitali komuche kading'ung koliponji inendet bilisiek chebo chichoton lang'atut misima bagai beet. Bagoi betushek alak chekigere kigere. Noton kotoretin ngamun malazima irochge rabinik che chang inyaange ana inyaen chito nebo familia neng'ung anan inyaen chito ana konya chito noto ne kakiker, ko toreti chito matkoimenge ele inemunen rabinik ago niton kora ko kogotoret biik che chang ogot en sektait noton nebo sipitali ogot konyor kora chito konyoiiset nekararan kot mising mou yon kotobure buch en gaa yon mioni ko monyoru toretet agot.

Otindonik kotinye boishet neo kot missing' en ngalaletab kila ak kila amun aa kiondindenik ko kinetebik aa akobo aa elekikingololdo kinetebik akobo aa ngalek chekikobetyo ,chekibetyo chekokobet bikab kasari otindonik kotinye ngalek chechang kot missing' konu konetutik chekororon chenetebik okot aa kobwat komie anan inete bik koteb en tabia neyanat aa en inganaset ako koraa otindonik kotoreti bik kot missing' kobwat aa anan konyor ngalek chebo maana ana konyor ngalek chekikobetyo akonai ngalek cheyetan ak chemayetan akonyor aa ee konyor okilitnoton nebo aa kenai kele ne kit nekararan ak nee ki neya anan kobesho cheyach ak chekororon ako koraa aa en ngalalet kotoreti bik anan aa busteni elebwotitoi anan elengololdoi akobusteni koraa ngalekab ee ngalalengung en taitab bik.

Soamuche amwochi inendet alenji aa kotinye kogirgiret ana kogirgiroti anan mi eleyoche awo asikotoretan inendet. Imuche inyendet aa konam ana amuche aarorchi inendet taabut ne kabune ana aarorchi inendet kit neyoche asuldaen paspot inoton asikonai inendet ngot kobo maana. Amun yenai kole bo maana kot mising ko yoe inendet en chokchinet. Ago kora amuche angololchi inendet komie kuo amwachi alenchi ingele kararan ingetoretke biik. Ingunon imuchi itoreton inemwon paspot inyun amun achoktoti. Miten oleyoche amiten amun niton kotoreti kaguyetab ke en ane ak inendet ak kotoreti kora koyanan inendet ak koger kole ee iman, chichi kotinye chokchinet anan tinye chaktaet. Ago kora kere kole toretikechichi. Sochito netoretige ko raisi oot olekitoretito.

Kipsomaninik koboisien ee konetke tuguk che chang kobun aa panganganutik ab soet amun olito inyoru tugukche chang ananbiik che chang che muchi konetin tuguk che chang okot kot mising ago kora imuche inyoru kora, omuche kora ongalal ak biik choton che terter kobun oloto ana kobun komoswek cheterter. Niton ko toretin en ngalek che chang kou agot i asosieten ak biichoton ana inyoru kanetutik kubun biichoton. Kora ko toreti banganutikab soet kenyor aa tuguk che kisomani en nyumnyumindo. Niton ko, bosun saisiek che katengete iboisien ichengoti tabusiek en olda age ago imuchi inyoru tabusiechuto en banganutikab soet. Kotoretin ee kobosun saisiek che moche iboisien ii somanen ago kora kotinye, tuguchoto che aroru ana tabusiek ana, ngakek che aroru komie agobo kit ne kemoche isomonchi. Kou ngotiko kemoche isomanchi ngalekab kompiuta imuche iwe youtube ana elekikeren biik ak iger elenetito icheget ak iyai korok oleyoito ak inyoru aa siri inoto.

Oyoni kole miten tai en konetishetab muswoknotetab kasari amun aa niton kekere kele toreti bik chechang en ngalek chechang kou aa toreti kipsomaninik kosomoso amun nyorunen icheket ee aa resources anan kitabusiek anan ee ngalek chemuche kotoret icheket en ngalekab somanet nitok aa kotoreti icheket kosoman komie ak kokimit icheket ak konete icheket eleyoche aa keyoito kit yon mokuyo en aa ee elekinetishen anan yon mokuyo mwalimu nenete komuche ak konyokoboishen ee muswoknote aa anab muswoknotetab kasari konet kee tuguk chechang niton kotoreti icheket koraa ak koboshi icheket koraa ee ngalek chechang ana koboshi icheket saishek chekoto ngete kongeten ireyu okwo akoi sugul ba kosoman kotoreti koraa aa bandab tai en ngalek chechang cheu ngalekab eleyoche aa eleyoche kemindo tuguk ana eleyoche keyoito tuguk ana eleyoche kibotishoito amun tuguchu tugul komiten en muswoknotetab kasari.

Kit neu neamuche abun en konoretab chepkondok ko ndoyon kapetyo chepkondok kou kot mising. Ndo yon kagakonor chepkondok en konorwet fulaniak kopetyo kouwitu amun aa mara koyoton elekategemeanen kotoreton en betusiek chebwone alakini kobetyo rapinik. Igere ile kokonan kaimetab ke nebo abwat ale kwakonor rapinikyuk ak kopetyo kou nondok niton kobokokton ko aimat ke kot mising ago kor kora ko ndo yon age agenge kora en tuguk kora en tuguk che koromen nemuchi ibun yon itinye konorwet nebo chepkondok. Imuche koesyo konurwanoto koyatak yon imoche rapinik en chokchinet igere ile tor koyoche icheng or age ye isigen rapisiechoto. Igere ile kor ko koromitu amun ye kakeetenin inemu rapinikuk, komemuchi inyoru kit nekemoche ana kit nekemokyinige en sait noto. Igere ile inyoru kora uindo neo kot mising.

Ortinwek aa chetende en kokwenyun kotiengee tuguk chechang missing' amun Ortinwek chetenden koboishen bik yon bendi mara uiyan maran mi elebendi en chokchinet komuche kobun ortinwechuton chu tenden kot missing' ako konu aa konu elekimuche keititen maran uiyan yon kibune ortinwechuton chu tende oo koraa ko ortinwechuton chu tenden inyoru bik en oloto koraa chebune ortinwechoton imuch okat kee ak onai kit netesee taa en emet en kokotioniton nibo kee omuche ongololjikee anan otikon kee ana omwochikee otar emosto nekotingengee niton kotoreti ak koker koraa kole miten chametab kee ak koker koraa kole miten kipagenge aa en kokwotinwek ako koraa aa kotoreti en komostab aa kinet lagok aa kobendat ak bik anan kongolojikeecak bik cheterter niton ii kotoreti aa kekonobun ana kinet lagokiok koechekitun ee okonyor tekisto.